Andũ aya ethi marathaka mũbira wa magũrũ, na ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia andũ gũka hamwe merorere. Ningĩ mathako mwanya mwanya, nĩmateithĩtie mbeũ njĩthi magatigana na mĩtugo mĩũrũ, tayakũhũthĩra ndawa cia kũrebia, iria ithũkĩtie andũ aingĩ makĩrĩa. Ningĩ makahota kũĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrire. Ningĩ notuonete anake anini magĩthaka mũbira wa magũrũ, na magathiĩ mabũrũri ma nanja gũthakaha kuo, na magakorwo makĩrĩhwo mbeca nyingĩ mũno makĩria.

Rĩrĩa mũndũ araiga rekondi cia ũhũthĩri wa mbeca ciake, nĩakoragwo agĩĩthema kũingĩra mĩtego-inĩ mĩingĩ ya ũhũthĩri mũru wa mbeca. Rekondi ici nĩ cimũteithagia gũtua matua mega mamũtũrĩre wake, na akahota gũĩka maũndũ o marĩa mena bata. Ningĩ mũndũ nĩ ahotaga gũkinyanĩrĩa iroto ciake, iria akoragwo abangĩte mũtũrĩre-inĩ wake, ũhoro ũyũ wa ũbangi mwega wa mbeca ningĩ nĩ ũteithagia mũndũ ningĩ kũgĩa na thayũ wa meciria, ũrĩa nĩwagoro mũno mũtũrĩre-inĩ ũyũ tũratũra.

Rĩrĩa watuga athaki na ngerenwa mwanya mwanya thutha wa kũhotana, ũndũ ũyũ nĩ ũmekagĩra hinya wa gũthiĩ nambere na kũĩrutanĩria, ningĩ, arĩa makoragwo makĩrirĩria kũingĩra mĩthako-inĩ ĩno, nĩmahotaga kuona harĩ na ũndũ ũrathiĩ nambere, na ũkamagucĩrĩria na njĩra nene mũno. Ningĩ athaki aya nĩmagĩaga na kamweke gaguthiĩ ona mabũrũri mangĩ gũcindana kuo, na makahota kũmenya maũndũ maingĩ makĩria.

Ũndũire nĩ ũndũ wabata mũno makĩria, thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ, nĩũndũ nĩtũhotaga kũmenya kũrĩa tumĩte, maũndũ mothe marĩa mekagwo hĩndĩ ĩyo, na kana hihi nomekagwo ũmũthĩ ũyũ. Ũndũire na mĩtugo ya andũ a tene, yarĩ na ũguni nĩ tondũ, andũ nĩmahotaga kũmĩrũmĩrĩra, na kũhingia maũndũ marĩa mathondeketwo marũmagĩrĩrwo. Ona gũtuĩka maũndũ macio marĩ okwo, ihinda rĩrĩ nĩ tũrona maũndũ nĩmacenjetie, na andũ arĩa mekuo ihinda rĩrĩ, makĩria ciana ici nyinyi, citiramarũmĩrĩra ta hau kabere.

Indo cia ũndũire nĩ igũcagĩrĩria maitho mũno, nĩtondũ ikoragwo ithondeketwo na ũbacĩrĩri na wendo mũingĩ. Indo tamĩgathĩ, ciondo, ngũbia, nĩ cihũthagĩrwo mũno nakoguo ũthondeki wacio, ũrĩ igũrũ mũno. Ningĩ nguo cia itenge, nĩciendetwo mũno makĩria, na nĩ ciĩkagĩrwo mũno hĩndĩ yagongona. Indo ici cia ũndũire, rĩrĩa atari a mabũrũri ma nanja moka gũkũ Africa, nĩmacigũraga mũno, na kuoguo tũkahota kuona mbeca nyingĩ.

Rĩrĩa andũ mena magongona, kana rĩrĩa andũ mathiĩte handũ gwĩkenia, nĩ gũkoragwo na irio cia mĩthemba mĩingĩ, na mũndũ nĩ ahotaga kũrĩa kĩrĩa ngoro yake ĩkwenda. Maũndũ rĩu nĩ macenjetie, na andũ makahota gũthoma o hamwe na gũthiĩ kũndũ ngũrani ngũrani, na makagĩa na ũgĩ wa kũruga irio cia mĩthemba mĩingĩ. Tene andũ marĩaga o irio cia ũndũire, nĩ tondũ icio nocio moĩ kũruga.